Matumbĩ nĩ kĩndũ gĩbataraga kũmenyererwo na njĩra nene mũno. Wakinya nĩ ha kũmenyerera matumbĩ, ũndũ wa mbere ũrĩa mũndũ abatiĩ gwĩka nĩ kũmaiga handũ hatarĩ na thũ ĩrĩa ĩrĩaga matumbĩ ta nyau kana ona ciĩhũ. Ũndũ wa kerĩ nĩ gũtigĩrĩra nĩ warora matumbĩ maya kana mena mĩatũka nĩgetha matigatuĩke ma gũitĩka, tondũ itumbĩ rĩrĩa rĩothe rĩagĩa na mwatũka nĩ gũitĩka rĩitĩkaga kana rĩgathũka. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ kwaga kũiga matumbĩ handu igũrũ makĩria kana kwaga kũmaiganĩrĩria, nĩ gũkorwo rĩrĩa wamaiganĩrĩra rĩ, nĩ makoragwo na mũtino wa kũgwa na itumbĩ rĩagũa rĩtitigaraga nĩ gũatũka rĩatũkaga rĩgaitĩka. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ gũciiga indo-inĩ ciĩna mĩĩkĩre mĩega ta tray irĩa cikoragwo cihĩtũkĩtio nĩ kambuni cia kũiga matumbĩ, nĩgetha matumbĩ maya matikae kũhihinyana na makue. Ũndũ wa mũico nĩ hakinya nĩ ha gũ transport matumbĩ kũmaruta handũ hamwe nginya harĩa hangĩ, nĩ ũbataraga gũkorwo ũmamenyereire biũ tondũ kũma transport nĩ gũkoragwo kũrĩ gwa bata kuuma handũ hamwe nginya hangĩ.

Ũndũ ũrĩa ndĩreciria ndona ũndũ ũyũ, nĩ ũrĩa tekinoronjĩ ya kĩrĩu yũkĩte kũhũthia maũndũ. Mũrĩmi thikũ ici no atũmĩre nenda cia ũkinyanĩria ona kana thimũ ya moko kana indo irĩa cirehetwo nĩ tekinoronjĩ, kũiga rekondi ya kĩrĩa kĩ mũgũnda na maũndũ marĩa areka mũgũnda-inĩ. Ũguo nĩ kuuga atĩ, wĩra wa karamu kana wĩra ũrĩa ũkoragwo wĩho wa gwĩka mathabu marĩa makoragwo magĩbatarania mũgũnda-inĩ nĩ ũkoretwo ũhũthĩtio nĩ thĩmũ irĩa ciokire, tondũ thimũ nĩ itũmĩkaga harĩ maũndũ ta kwandĩka hihi rekondi ya mbembe irĩa ũhandĩte kana mboco irĩa ũhandĩte. Ningĩ nĩ ĩtũmĩkaga kũhũra mbica mĩmera na gũtũmĩra andũ arĩa mararuta wĩra kana arĩa mandĩkanĩte wĩra, na ona maũndũ mangĩ ngũrani ngũrani.

Ũmenyo ũrĩa wendekanaga hakinya nĩ ũrĩithia wa ngũkũ cia matumbĩ, nĩ ũmenyo ta kũmenya nĩ ngũkũ mĩthemba ũrĩkũ ibatiĩ kũiogwo, nĩ amu nĩ gũkoragwo na ngũkũ cia nyama na cia matumbĩ. Ngũkũ cia nyama nĩ cio Broiler na cio cia matumbĩ nĩ cio layers. Kũguo angĩkorwo ũrenda kũiga kana kũambĩrĩria kũrĩma matumbĩ, no nginya wĩige layers. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ kũmenya irio iria njega iria ngũkũ irĩaga, ngũkũ nĩ ĩkoragwo na mĩthemba ngũrani ya irio kuuma ĩ gacui nginya rĩrĩa yakinya nĩ kũrekia matumbĩ. Ngũkũ ĩ nini kana ĩ gacui, nĩ ĩrĩaga irio ta Chic Mash o ũrĩa ĩrathiĩ ĩgĩkũraga ĩkarĩaga Growers na yakinya nĩ ha kũrekia nĩ rĩo yũkaga kũrĩa Layers iria ciĩtagwo Layers mash. Hakinya nĩ ũmenyereri wa matumbĩ na ũmenyereri wa ngũkũ ĩno, mũndũ nĩ abatiĩ akorwo kana mũrĩmi nĩ abatiĩ akorwo ena kĩũmba kĩega, nĩgetha ndakae kũigĩra ngũkũ ciake thũũ iria ciũkaga kũrĩa ngũkũ ta ciihũ, kana ona nyoka. Maya nĩmo maũndũ marĩa ma bata mũno marĩa marabatarania hakinya nĩ wĩigi kana ũrĩithia wa ngũkũ cia matumbĩ.

Ũndũ wa bata na wa mbere mũno nĩ kĩũmba gĩakĩtwo na njĩra njega. Kĩũmba gĩkĩ gĩbatiĩ gũkorwo gĩakĩtwo na njĩra njega tondũ ngũkũ nĩ ikoragwo na thũ nyingĩ mũno ta cihũ, ngui ona nyau. Koguo kĩũmba gĩkĩ nĩ gĩabata mũno na gĩakĩtwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩ gũkorwo kĩgitĩtwo na mabati ũndũ gĩtaraura tondũ ngũkũ yaurĩrwo nĩ ĩkoragwo ĩna ũgwati wa kũrwara ona kana gũkua. Ningĩ-rĩ, hakinya nĩ mĩena, kĩũmba kĩa ngũkũ nĩ gĩbatiĩ gwĩkĩrwo na waya nĩ getha ngũkũ ĩno ĩhote kũhuhia rĩera rĩrĩa rĩagĩrĩire, na rĩera rĩa kũigana. Ũcio nĩ ũndũ wa mbere wa bata. Ũndũ wa kerĩ nĩ mĩhere ya irio. Mĩhere ya irio ya ngũkũ ĩbataire gũkorwo ĩkĩrĩtwo tũnyamũ-inĩ tũrĩa tũrĩagĩrwo nĩ ngũkũ tũrĩa tũgũragwo matuka-inĩ nĩgetha ngũkũ hatigakorwo na ũitangĩki wa irio. Ũcio nĩ ũndũ wa kerĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ, ngũkũ ici nĩ cigĩtwo handũ hega tondũ nĩ cirahota nginya guota riũa. Handũ haha hatirĩ na mĩtĩ ĩrĩa ĩrarigĩrĩria riũa, hatirĩ na nyũmba ĩrĩa ĩrigagĩrĩria riũa, kũoguo nĩ kuga ngũkũ ĩno ĩgũkorwo na kanya ga guota riũa ũrĩa rĩagĩrĩire , ĩgũkũra irĩ na hinya na ĩkũrekia matumbĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ona hakinya nĩ ha gũciarana, ĩgũkorwo ĩ sawa mũno.

Ũndũ ũrĩa ũrathiĩ na mbere haha , nĩ ũrĩithia wa ngũkũ na njĩra ya gũcirekereria cirĩe nja. Ũndũ ũyũ ũkoragwo ũrĩ wa mwanya nĩamungũkũ ici rĩrĩa cirarĩa nja ikoragwo na kanya ga kũrĩa indo ngũrani ngũrani ta mahuti ona kana tũtambi tũrĩa tũrĩagwo. Kũoguo, ngũkũ ĩno nĩ ĩkũhota kana nĩ ĩgũkorwo na kanya ga gwetha niutrienti ĩrĩa mwĩrĩ wayo ũretia . ũguo nĩ kuga atĩ, rĩrĩa ngũkũ yarekererio nja ĩkoragwo ĩ ngenu mũno na nĩ ĩkoragwo ĩna burendomu nene mũno tondũ ona riũa kana cipĩci ĩrĩa ĩbatiĩ gũkorwo nayo ĩgĩota riũa ĩkoragwo ĩrĩ njiganu. Ngũkũ cia kũrekererio nja nĩ cikoragwo na gwĩtiria mĩrimũ nĩ gũkorwo na indo iria cirĩaga kũu nja nĩ ikoragwo irĩ na bata mĩrĩ-inĩ yacio ona ũgima mwega wa mwĩrĩ igakorwo irĩ na guo.

Kũrĩithia kwa mbũri kũrĩ bata mũno, tondũ nĩkũrehaga maciaro maingĩ rĩrĩa mbũri ciaciarana na rĩrĩa mbũri ciarehe ona iria. Mbũri rĩrĩa iraciara nĩkoragwa na ũhoti wa gũciara kuuma kwa mori kamwe nginya tũri twĩrĩ, ũguo nĩkuga mbũri ĩmwe ĩngĩciara rũru rũthiaga na mbere na kwongerereka. Rũru-inĩ rũnene mũno mũno rũrĩa rũrĩithiagio nĩ Mathai, o mũthenya o mũthenya nĩgũkoragwa na mbũri ĩraciara, ũguo nĩkuga nĩgũkorwo na gĩcunjĩ kĩnene mũno harĩ igana kĩa wongerereki wa mbũri rũru-inĩ, ũndũ ũcio ũngĩ wa bata mũno nĩgũkoragwa mbũri nĩkoragwo ĩrĩ na iria rĩrĩa rĩnyuagwo nĩ andũ, ũndũ ũyũ nĩũkoragwa wĩna kĩguni mũno na wa bata mũno harĩ mũtũrĩre wa mũndũ, ũndũ ũrĩa ũngĩ ũkoragwa na bata mbũri kũrĩa yathiĩ kũrĩa nĩthiaga hĩndĩ ĩrĩa yathiĩ kahinda ĩgatiga thumu kũu, ũguo nĩkuga tĩri nĩwongagĩrĩra ũnoru na mĩmera ĩgakorwo ĩna kanya ga kũmera kũndũ ta kũu nĩgũkorwo tĩri harĩa mbũri cirathiĩ kũrĩra kana kũrĩithio nĩharakorwo na ũnoru mũno wa tĩri.

Waki wa nyũmba cia gũikara ona kana cia kũiga indo bũrũri-inĩ witũ wa Kenya ũkoragwo wĩ ũndũ wa kawaida mũno, na ũndũ ũkoragwo ũgĩĩkĩka na njĩra nene. Rũrĩrĩ-inĩ andũ nĩ mehereire ũhoro wa waki wa nyũmba cia nyeki kana cia ndoro, no kũrĩ matũmagĩra njĩra ya kũhandĩrĩria mbito, kana mĩtĩ kana njoho, ikahandĩrĩrio harĩa nyũmba yaku ũrenda ũmĩake, ithiũrũrũkĩirie na igathondeka shape njega ya nyũmba ĩrĩa ũrenda kũringana na mũigana ũrĩa ũrenda. Ningĩ thutha wa ũguo, nĩ henjagwo irima, irima rĩu rĩenjwo tĩri ũcio warutwo hau irima-inĩ ũgacokio o ho, na ũgekĩrwo maaĩ, na ũgekĩrwo kanyeki kanini, ũgakinyangwo nginya ũgatuĩka ndoro. Ndoro ĩno nĩyo ĩtũmĩkaga gũthinga thingo cia nyũmba ici. Hakinya nĩ kũgita, mabati matikoragwo magĩtũmĩka hakinya nĩ ũhoro ũyũ wa ũtene ma ũndũire., andũ matũmagĩra nyeki kũrĩa mathiaga mamĩigĩrĩire kana nyũmba ĩno ndĩngiura. No ĩndĩ rĩu maũndũ nĩ macenjirie, na nyũmba cia thikũ ici cirakwo na mahiga, ona kana mabati igũrũ na thĩĩ.